,yiero kama odundu biro bedo, yiero odundu, loso pii, yiero rech midhi pidho, keto rech e pii, miyo rech chiemo, rito odundu maber, rito ngima mar rech maber, golo rech e pii kosedongo, manyo chiro mar rech